Good conduct atah satifiket orpolisi, marriage certificate satifiket ina ekiama teneidipidipi ateen arusi, driving licence, death certificate, birth certificate Ore taa ina naa satifiket einoto o passport.

Kajiado west hudama centre erubata nadumunyieki fingerprints agira aing'oru good conduct satifiket orpolisi. O Nairobi passport control office agira aing'oru passport.

Account nashumieki iropiyiani, amu oree, kisho olbiasharai erishata, naa ore pooki kata nayieu neitayu mpisaai naasishore ashu naaponarie biashara naa ketumoki atabaiki kuna pisai tesiokinoto, alang' ena account naikeno naa mpaka kenya erishata naje, piitumoki ashomo atabolo aitayu kuna pisai.

Ore tenduata ai, na kenare na keitukuji iltung'anak pookin injere, Ore enkwatata naa keeta dupoto sapuk oleng' tenkalo ebiotisho oseseni le pooking'ae.

Ore enedukuya, kang'as aitoomon najoki karibu oleng', naikilikuan tenaa keisupat, nalo dukuya aliki ajoki dupoto naata enkinosata oosinkirr tialo eeh enkishu ashu osesen loltung'ani.

Ore ilomon loing'ua inkwapi latoning'o duo taata nanu, naa lootejo orkitok le Amerika aa Donald Trump, injere ore olturrur le CIA na keeta oshi ewueji neasishori te Nairobi, Kenya.

Ketii iltung'anak lemurua, loitautuo ate akeji taa volunteers la Ore pooki kata pedol oltung'ani logira aar ing'uesin ashu lomirita, na kepuo aisitaaya petumoki sheria aawa erishata enye.

Ore tenabata natii nanu, na Ore mesapuk eunoto e carava. Tenintanyanyukie inkwashen naamelook, nkwashen namelook eun iltung'anak komok leng' ,amu ninje etamoo na ninche elelek eunoto.

Ore enedukuya, airoroki najoki supa oleng'. Nashipakino najoki karibu oleng'. Kejaa enkalo ning'ua? Ira supat? Kanyioo taata iyieu naamiraki?

Ore te enduata ai, ore enkiremore e apa naa keeta dupoto alang' enkiremore etaata. Amu ore apa meetai megirai apa aitumia irkeek loogirai aitumia te enkiremore etaata, etaa kumok irkeek oogirai aitumia naa ore lelo keek eeta, egira aitasapuk imoyiaritin toltung'anak.

Ing'as as application tenkoitoi e digital ,niimput ikardasini te e-citizen, Ore piidip nilo passport control office orng'osila le kisumu, nilo metaasi entoki naji biometrics alafu nitumoki ashomo ataanyu passport.

Ore emurua naing'ua nanu amu mesapuk enkiremore, Ore irkuti tung'anak oata ilchambai, eunito irpaek, imboosho, nkwashen, etii lounito mbuka, etii lounito kitunguu na ate eiremoki tonkaik enye. Ilkutik tung'anak idol ware ashu okuni loirem olchamba aitumia oltarakita.

Ee kaitapash amu ore enedukuya, mayieu neshoroo biashara impisai ainei makeon. Ore si enkae ,katumoki atoduai aitobiraki tenaa ketumito biashara faida arashu tenaa ketumito hasara.

Ee kanyor ainining'o lomon tenkutuk ang',amu katumoki atoning'o aitobiraki. Maata entoki najo atogiroyie, eitu aielewa aitobiraki. Ore si enkae, kajo peyie atumoki ai promota lelo lagira ayaki leloomon tenkutuk ang'.

Kaliki ake aitobiraki najoki, aishoo naji esiana naje o ropiyiani nainyang'u ena kurma o ropiyiani naaje. Neitu kishukoki impisai pookin kitushukoko mpisai naang'or. Naisho ninye menyaki aiken.

Kitelelek esotunoto ekodi nitaa kiti eropare we nkinosata o mpisai esirkali, amu mitoki kuna pisai ekodi aimaa nkaik o laisiayiak le sirkali. Kepuo direct account esirkali.

Ing'as aisiashayie ewueji niyieu nipik, aitayu irkujit nintayu isoitok nintayu benek. Alafu niirem. Ore pirem, nitur aorwor to lainini alafu nipik sukuma, nishukoki enterit mimisie alafu nibukoki enkare.

Ah sirkali naasishore masaa edijitol enaa nkompitani, isimui eh me lasima pitoki oltung'ani alo mpaka ofis alo aing'oru ikardasini esirkali enaa ekardasi einoto, passport, ijeza ake pookin tenkoitoi eimu account e-citizen ,nianyu ormesej metaa iloito ake ina ofis iloito adumu. Na mitoki oltung'ani aiturraa erishata sapuk iloito awosh olaini aanyu pikinjori enardasi ,iloito ake iloito adumu. Niteleliaki sinye kulo aisiayiak le sirkali amu mitoki anauru oleng' egira aisiai iltung'anak kumok oleng'.

Keji ministry of interior and cordination of national government naa keata iloopisani le sirkali tiatua nkishu aiteru ilntasati ontasati olkijiji, neeta chief, neetae ward admnistrator ,neetae assistant county commissioner ,neetae county comissioner ometabai omnistai le ministry kewon

Ministry ebiotisho egira aitukuj olorere pookin le Kenya peyie i register SHA ,amu ibelekenyaki aing'uaa NHIF neeku keetai taata ena nkae ng'ejuk naji SHA. Na ninye egirai aitukuj iltung'anak pookin ajoki pe eakikisha kila mtu ajo pookin tung'ani ajo eeta enardasi e SHA.

Ministri' ebiotisho, egira aitukuj iltung'anak ajoki pee ees registration e SHA amu ibelekenyaki aitungua NHIF, neeku keetai enang'ejuk najii SHA.

Aing'uaa kajiado county subcounty naji kajiado west, namanya emurua oo ntashat location naji Kimuka.

Keng'as kulo tung'anak aaning'uno, aa kore eniare, nitoki aworikino esiai pooki natii enkaji nanarikinoneas metaa meeta oltung'ani lemeyiolo ajo esia naje nanu aas.

teniyieu enkipande ashu teninturayie enkipande ino niyieu nilo aing'oru eng'ejuk, ee certificate einoto, keeta sii application e SHAA ,teniyieu nilo aitang'ejuk driving licence ino, teniyieu sii nilo apply enkardasi e KRA ,,naji PIN, naa teniyieu sii nilo apply passport tenebo enkardasi oorpolisi.

kaliki ake ,ainosaki aitobiraki ajoki maidim aitadou tenakata bei amu ore ewueji sii nanu nashomo ainyiang'unye neilepa bei penyo tenkaraki metumitoi tenakata ovacado tenkumoi.

Ee ashomo ,naa ore apa entoki nashomo aingo'ru, kashomo apa aishooyo fingerprints peyie atumokini aitaiki ena ardasi naji ene good conduct aa taa ena certificate oorpolisi.

Eitu nanu atum enyamali agira aitumia, neeku kajo kelelek tenanu. Kake melelek te pooki tung'ani amu, neisulaki te kulo tung'anak leitu emoku aitumia imashinini enaa computer ,enaa isimui, elelek etum enkiti nyamali egira aitumia.

Etii headquarters Nairobi, ewueji neji Upper Hill enkaji naji Social Health Authority House ,kake iidim ake anoto to sipitalini esirkali napashipaasha tolosho le Kenya.

Ang'as anyikaa aing'oru ewueji nemashaiki, Ore tedekenya naing'oru emabati napik, ashu ai toki naiboyo enkare pemitoki aimu.

Eking'as aanya lomon le seriani, le supatisho. Nikintoki aimaki lomon logira aasa tolosho le kenya; le siasa, le biashara opoki toki akeyie nagira aiendelea teine wueji temurua.

Ekang'as adumu e slasher ,ashu enoshi toki nadung'ieki irkujit, nadung' inkujit, nadung' imbenek, naiwuang'ie isoitok. Naitoki adumu enkifagio nawor naworoo ilo chafu loo mbenek o nkujit. Nasotu nkardasini, nasotu impuyai.

Tenainyototo tedekenya, ah naitobir shai, naok najut enkaji, nalo aisuja, naipang' alo esiai. Ah naas esiai, nalo break e lunch, nanya endaa edama nashukokino esiai. Napuku teipa, nashuko ang'. Ore pabaya ang' naisuja, naitobir endaa eteipa, nanya nalo airura.

Kashuko olduka latimirakita, we risiit esimu, nalo ajoki paretu aing'uraa ajo kanyioo shida esimu. Ore si enkae, ore oshi esimu teneinyang'uni, keeta entoki naji warranty. Neku kashuk ake risiit, tenebo we simu nalo aikilikwanishore ,naliki enyamali naata esimu peyie atumoki atuutaki.

keretoki apps inkera enkisuma amu, keiteleliaki ,metaa meeta enkerai olola sapuk loo bukui loonap ashu olola sapuk loo bukui naiger, amu keeku ketii kila kitu app .kebol ake app eyiolo ajo aata ewueji neitu duo aning'u aitobiraki naa kalo aisum. nelo aisum nemeimin nena notes ashu nena tokitin naaisuma etoni ake tiatua ina app amu ore ibukui, elelk imin ibukui, elelek epolosa ibukui, neimin ina duo notes naigero ena duo kerai. kake ore eeta app ketumoki, keisidai app amu meiminie app inaduo notes ashu enaduoo toki naisumita enkerai.

kanyorr ake atabai ang aingua esiai naengiyanga, naa naaok shai ,naisuja naton, aingorr ashu aining news entoki nangira asaa tolosho lekenya otonkuapi pooki o temurua naati, ore ake paidip na kanyorr atasioi ashomo airura patumoki ainyio tedekenya ara fresh.

Eaita erishata sapuk oleng' amu ore oshi taata, neisulaki to nkera nagira aisumare universities arashu colleges ,mekure apa a lasima pe ilo oltung'ani darasa. Idim ake aisumayu te online itii ang' ashu itii ewueji pookin nitii, na itumoki ake atusujai darasa enkisuma pookin egira ormalimui aisumisho itii poki tung'ani ewueji duo netii.

eee kapik oshi odiroo ashu kabat naa enya ekenya endaa ake duoo kawaida amu kebau ang teipa kebau ang saa tomon obo kamili ashu etogirotie irkuti daikani naa ore oshi tenebau ang eaku elakwa duoo esaa nabayie endaa amu enya endaa te sukuul saa saba neshukunyie ade ang saa tomon obo neaku enya ake endaa kawaida amu kebau ang eeta esumash

Ah kaitumia e candle ,ashu tenemetii e candle tayari, nailang'ilang'ishore oloshi torch lenkaina, loitumia soitok ashu aitumia oltaa le simu ai, ashu oloshikiti taa le solar loichaaji tenkolong'.

Kashuko ake supermarket oladuo ola lai, tenebo o risiit naishooki paidip atalaa. Nalo najoki oltung'ani latimiraka, inko ena risiit, ng'urai amu ketii ilolan leitu nai alak lotii atua ele ola lai.

Ore entoki edukuya naa kenare neng'asi aiwuang'ie kulo tung'anak neyai ewueji neika ashuu ewueji netoyio nepuoi aing'uraki ehema atatenaa keng'as aatonie nedoli aajo eikoni teniboori enaare ashuu eing'urakini enkambi oimaai naapuo aapetaa toonkolongi doropu egirai aing'oru namna naitapaashieki enkare ewueji namanya

Kenare naa ore sukuulini pookin, nitae enkisuma e computer ene lasima, aiteru matejo etii enkerai grade e ong'uan niteru aaku kisumi computer. Ning'urakini imashinini naisumare naasie practice aitayiolo ate aitamok ate. Ning'urakini si ilmalimuni loyiolo aisumisha ena kisuma o mashinini. Amu me pooki malimui ake oyiolo aisumisho ena siai o mashinini naji computer

Ee kajoki, ore amu maata kuna niyieu tanakata, etii kulie enkae ake ampuni na kesidain ake sinche te shai. Mepaasha wene brookside. Ore tene meyieu nena, nalaaya meshomo aing'uraa tenaa ketum tolikae duka lotaana.

Keyau nafasi sidai to iltung'anak pookin ,amu keeku kelo oltung'ani aing'oru ebaare na ketum ebaare omoyiaritin napaasha tenaduo sipitali nabo. Ore nkae, keitaa kiti keeya ,matejo naaji ontomonok naishoo, amu keeku kesapuk nafasi natii ena sipitali sapuk neeku ketumoki ntasati kumok ntomono kumok ashomi atoisho.

Keitegemea otaratibu natipika olduka lai, amu, kajoki ore naaji tenaa ishomo nimikijing' enaamuke, indim atushuku ayeu aibelekenya, bora metaa eitu intogiroo nkolong'i are ashu uni. Ore enaidipaki aishopo ewiki musima nepolosa, maidim aibelekenya amu keeku kalo sii nanu hasara.

Ore kwanza kapik olfridge ore tenamaata olfridge napik ake e kabat, enchoto nairobi oleng alafu nabol amu tenabol imeng`uoyu niaku imesioki arruoyo.

Ore teduata ai, naa ketum oshi iltung'anak kumok oleng', neisul loponu tokwapi eboo, loopuo amanaa teina park emara. Na ore tenepuo amanaa, eeta iropiyiani naitalakuni. Ore kuna ropiyaiani naitalakuni, nitasapuk biashara oleng', neeku medung'o akata olorere lupuo inakop. Ore si enkae, erripoto natorripoki ina park. Amu teneitu naji erripi, elelek etii ililtung'anak looshomoita apa aikarr ilchambai, omeisika ing'uesin aipang'.

Kashuko oladuo duka lainyang'unye inaduo tokiting',wenaduo risiit naishooki. Amu wore ake kenare na wore ake pe iidip ainyang'u intokitin, ninap enaduo risiit ino apik ewueji sidai. Ore tenidumu ena risiit ashuk oladuo duka, na kepuo aing'uraa entoki ninyang'ua o bei, niken iropiyiani naifaa nikidung'u, neing'or te risiit ajo inabaa kitudung'uoki. Nekiidim ake atushukoki naduo inonok nimifaa nikidung'u.

Ore entoki edukuya, tenebau nitayu inkilani e sukuul, naisho ninche endaa. Ore piidip ainosa endaa, naitasheki ninche metaasa homework. Ore piidip ataas homework ,nepuo penyo, kuti dakikani, apuo aiguran agira airowuajakinye enkare naitukore. Ore piidip aigurana, neponu, nayaki enkare nepuo aisuja. Ore piidip aisujata, nagira ayiaraki ninche endaa eteipa. Ore piidip ainosa endaa, nepuo airura.

J

Ore temurua naing'ua nanu, ore isipitalini nikittaniki na ne private. Amu iidim atejo alo centre ,nataana, itum isipitalini nara karibu ong'uan arashu imiet kake no loopeny. Ore isipitalini esirkali kelakwa tenamurua nikitii yiok.

Kang`as aipot naikilikuanishore tenaa kening`isho ajo koleng`ae naa ibung enkaina ore ake pee maidim nanu aigutie, nalo aing`oru iltung`anak lenye tenaa kayiolo ajoki, etii fulani ewueji nenye irragita tiatua esarng`ab. Ashu aing`oru tenaa ketii iltung`anak otaana pee kimbung`akino aitayu ninye tiatua esarng`ab.

Ekaanyu menyaakini aatum telikae kekun. Ore tenemaata enkare nagira aitumia inoolong',naing'uraa ole latia linye lonoto tenaa kagilaki enkiti naitumia inoolong'. Ore teneitu atum, nalo aing'oru tiai wueji. Elelek alo ainyang'u, ashu alo ake atum ewueji nememiri.

Ekamuk te jik ,ashu tosabuni. Matejo tonkuti saii, ashu amuk kewarie, pekenyu ayooki aituku tedekenya. Ore tenamuk tenapik jik ,ore tenekenyu kelelek enkisujata oleng',na keseki aladuo duruk apuku.

Ore teduata ai, kenare na kiing'or sirkali ing'uesin. Eetae ilaleta kumok oleng' lo ng'uesin. Enaata akedumu ake ng'uesin pookin, nepuo aikenoo telelo aleta lo ng'uesin. Ore tenemidimayu ina pi, na kenare na kelak sirkali iltung'anak loinyala ing'uesin ilchambai lenye. Amu ketii nye iwuejiting naa, kearr ing'uesin iltung'anak metuata. Na kenare naa, kelotu sirkali alak lelo tung'anak.

Ore tedekenya, atooko duo shai ormosor waare. Ore dama, nateyiara orgali o mbuka esukuma. Ore kewarie, nainosa ormushele,o mbuka o mboosho.

Akaigerr imessage ashu awosh esimu, awoshoki olturrur loifaa nitobiraki yiook ina netwak. Na ore tenamurua natii nanu, amu safaricom oshi yiook kintumia oleng', kaigeroki safaricom ormessage , najoki ore temurua naje natii ewueji neje, mikiata netwak. Neeku ekigira naaji aomonu tenaa itumokiki aitobiraki yiook.

Ang'as ainok enkima ashu ainok gas napik emoti enkare, naiteleki enkima. Naanyu ilkuti dakikani meitutua, ore teneitokitok enaduo are, nadumu enkurma olkurtet, napik enkurma, naikoroga nakurt tolkurtet, nakurt ompaka neaku neibung'a, kake maisho sii egolu oleng nemaisho metaa kenana. Ore ake peebaya kiwango duo nayeu, naitupurupuran napising'u, napik esaani.

Aipot ake najoki, tapasali ou taretoki ing'urayioki internet amu kaagira aitanyamal tena ke computer ai naata enyamali tenaa ke poki ng`ae egira aitanyamal.

Kang`as ainok enkima ashu ainok gas napik emoti enkare naiteleki enkima naanyu irkuti dakaini mitootua ore teneitokitok enaduo are nadumu enkurma orkurtet napik enkurma naikoroga nakurt to orkurtet nakurt ompaka neeku neibung`a kake maisho sii egolu oleng, nemaisho metaa kenana ore ake pee ebaiki kiwango duo nayieu naitupupuran napising napik esaani.

Ore ene dukuya kayiolou teneiturruro nkatampo, teneiturruro nkatampo nemisimisu neroku ore tei tia shoto ining ajo keikurrikurrito oleng. nedar neiwuang.

Ainok oltorch oloshi le nkaina loitumiya soitok, nailang`ishorishore ashu aitumia oltoch le simu ai, ashu aitumia oloshi kiti taa le solar loichaji te nkolong.

Aipot ake najoki, tapasali wou taretoki. Ng'urayioki internet amu kagira aitanyamal. Tenaa ke computer ai naata enyamali, tenaa ke pooking'ae egira aitanyamal.

Ekainining eredio, aning ilomon loogira aendelea te murua ashu aing`or TV ashu ainining isinkoliotin te simu ai enkaina, arashu aing`oru enkiti cinema te you tube naing`or ore sii tenkai kata nairura.

erikito enkoitoi esomalia naa nchere, meibala, inkoitoi naagirae aaitumiia imasaa esirkali o ropiyiani esirkali, nemilioo enegirae aitaas.

Kaidim nanu atejo enkop e China, amu keeta technology sapuk oleng' na kitobirr imasaa kumok oleng. Naapuo nkulie kwapi ainyang'u, neya nkwapi enye, nepuo ninche aitoki aamir. Neeku ketum enakop e China impisai kumok oleng',eimu kulo tung'anak ogira aponu ainyang'u masaa napuo aamir tokwapi enye.

kaidim nanu atejo, sirkali orkerenget naasita isiaitin tene wueji naasita tiatu inkishu. orr tene murua natii nanu, maata entoki sapuk oleng natodua nataasa sirkali eshumata.

Keeta dupoto sapuk oleng' amu, keiteleliaki inkera oo sukuuliti ashu ata pooking'ae logira ake aitumia esiai. Ore sii enkai, kadol nanu naake itoris inkera pookin metaa kore inkera naati Nairobi oong'era naati inkaulele tidiewueji enyaanyuk pookin amu ing'orita pookin entoki nanyaanyuk.

tenesotu inkardasini nepuo aapejoo, nedung' orkujota nedung' ibenek, nesotu isoitok, ore sii enkae lazima neetae oltoo, oitashe ake tebata ekishomi ashu tebata enkaji, loisujieki inkaek. netii osabuni, nenare sii naa kisuji inkilani tosabuni o tenkare sapuk.